Matunda maya nĩmakũraga thĩinĩ wa mũtitũ. Nĩmakoragwo makĩrĩo nĩ andũ, kũrĩa andũ makoragwo makĩmarĩa, nĩgũkorwo nĩmakoragwo mena cama, na marĩ kwĩruha, makoragwo mahana rendi ũũ, namagakorwo mena cama mũno makĩria nanĩmarĩagwo oho nĩnyamũ, ta therũ, onakana tũnũgũ, nĩtũkoragwo tũkĩrĩa matunda maya, nĩgũkorwo makoragwo makũrĩte thĩinĩ wa mũtitũ, ona kana thĩinĩ wa mũgũnda kũrĩa rũgiri-inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ arĩmi aingĩ nĩmakoretwo mekĩrĩire mũno thĩ-ini wa ũrĩmi, nĩgũkorwo andũ nĩmakoretwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa mĩkandania. Mĩkandania arĩmi aingĩ nĩmakoretwo makĩgunĩka nayo, nĩgũkorwo nĩmarakorwo makĩrĩma, ona magakorwo makĩendia, kũrĩa makoragwo makĩgũrĩrwo wega, ona magakorwo makĩgunĩka na mbeca, nĩ gũkorwo nĩmarahota gũkorwo magĩka maũndũ mao, na mĩkandania ndĩkoragwo wĩra mũingĩ; bata no kũmenyerera, na gũkorwo ũkĩrĩmĩra kaingĩ.

Ũndũ ũyũ timũritũ mũno kũwĩka, bata nĩũkorwo na handũ hakũrĩmĩra, nĩgũkorwo matunda maya, matikoragwo mĩrĩmĩre mĩritũ. Wakorwo ũkĩrĩhanda, rĩakorwo rĩatamba rĩanyita, nĩrĩkoragwo rĩgĩtambithio thĩinĩ wa mũtĩ, nĩgetha watambia thĩinĩ wa mũtĩ, ũgakorwo ũthondekeire mĩgucia, nĩgetha rĩatua kũruta kĩro, rĩatua gũciara matunda mau, magakorwo magĩciarĩra kũrĩa thĩinĩ wayo.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona arũme atatũ, ũmwe anyitĩte tĩri ekĩrĩte kĩnyamũ-inĩ kĩhana gĩkirĩti, nake ũngĩ haha na theci agĩthondekera. Mahana tarĩ gũthondeka marathondekera handũ, makĩonoragia tĩri ũyũ na maroneka tarĩ kũhanda marenda gũkorwo makĩhandĩra kĩndũ. Haha ta matharũ, spinach ona kana itũngũrũ iria cia mahuti. Na thutha wa hau kũroneka kũhandĩtwo mbembe, mbembe iria ironeka ciĩ thaka mũno.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona atumia erĩ a thamburu, harĩa ũmwe arorete, anyitĩrĩire kĩndũ, nake ũngĩ haha nĩtagũthondekania arathondekania waya cia thitma, na thĩinĩ wa, thĩinĩ wa harĩa marũgamĩte, ĩroneka tarĩ nyũmba, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgitĩtwo na maratathi, ĩrĩa andũ makoragwo makĩhandĩra indo kuo, ta hoho, ndania, kana matharũ onakana thibinaci, kana ngonjeti, indo ta icio.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda-inĩ gĩcigo gĩakwa, nĩ gũkorwo andũ nĩ makoragwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa kũrĩmĩra indo thĩinĩ wa nyũmba ici. Nyũmba ici nĩ cikoragwo ikĩrĩmĩrwo indo ta hoho, ndania ngonjeti, spinanji, matharũ mboga indo ta icio. Na nĩ ikoretwo ikĩagĩra mũno thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩkĩo andũ marakorwo mekĩrĩire mũno gĩcigo-inĩ gitũ, gũkorwo magĩkũrĩria indo thĩinĩ wa nyũmba ĩno.

Nĩgetha wĩke, ũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, ndũrabatara ũndũ mũnene, bata noũkorwo wĩ na mũgũnda ũhandĩte indo ici, ũkĩenda kũhanda ũrĩmi ũyũ wa makongo, makongo matikoragwo wĩra mũingĩ, bata nĩwamahanda, makorwo magwata, nametĩkĩra tĩri waku, na ũkorwo ũmahete maaĩ, matikoragwo wĩra mũritũ, nogũkũra makũraga, nĩgũkorwo makũraga kũndũ ona nginya ũrugarĩ-inĩ na matibataraga makorwo magĩitĩrĩrio maaĩ maingĩ.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩ kuona atĩ teknoronjĩ itũ ũrĩa ĩkoretwo ĩ igũrũ. Na ngĩrora macini ĩno ngona maũndũ marakorwo mahũthĩte mũno. Na magakorwo mahũthĩte mũno kũrĩ arĩmi, nĩgũkorwo matikoragwo makĩnoga mũno, mahũthĩra macini teno. Macini ĩno nĩrakorwo ĩkĩruta wĩra wayo o wega na ndĩrakorwo ĩkĩhũthĩra ũhũthĩri wa moko, kũrĩa andũ makoragwo makĩnoga na akorwo ĩkĩruta.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mutumia anyitĩte matharũ make akĩrora. Marĩa maroneka me mathaka mũno. Gĩtumi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno kũwĩka. Rĩũ bata nĩ ũkorwo wĩ na maratathi, kana mamĩtũngi ũtinĩrĩrie kana ona maraĩ. Ũkorũo ũgĩkĩra tĩĩri thĩiniĩ wamo na ũgatukania na thumu, ũgakorwo ũkĩhandĩra matharũ maku hau, na kana itũngũrũ irĩa cia mahuti. Na itirĩ, ndũkoragwo wĩ wĩra mũritũ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia anyitĩte icembe, akĩhanaga tarĩ mĩkaro arenja, kana gũcokanĩrĩria, nĩgetha akorwo akĩhanda mĩrĩo, mĩrĩo nĩ ĩgwataga mũno naihenya, ona ĩgakorwo ĩkĩruta ngwacĩ ndungu, ũhandĩte na njĩra ĩno arahanda nayo. Gĩtũmi gĩakwenda ũndũ ũyũ, ngwacĩ ona iria igũkũra, nĩũ koragwo ũkĩrĩa kĩroko, ũkaroka ũkegagũra, ũgakorwo ũkĩrĩanĩria na cai na nĩirĩ cama mũno.

Rita rĩakwa rĩambere ndekire ũndũ ũyũ, ũyũ nĩũrĩmi wa cipinanji na matharũ, harĩa maroneka nĩgũitĩrĩria maraitĩrĩria maaĩ. Rita rĩakwa ndekire ũndũ ũyũ rĩambere, ũndũ ũyũ nĩwarĩ na mũnoga mũno, nĩgũkorwo nonginya, o ithibinanji ũkorwo ũkĩrĩhe maaĩ, na ũkorwo ũkĩrĩhe maaĩ ma kũigana, rĩcoke ũkorwo ũragĩra maaĩ kũndũ kũnene, ũndũ ũcio nĩũkoragwo na mĩnoga mũno, nĩgũkorwo niĩ nĩwanogirie mũno, rĩrĩa ndawĩkire rita rĩakwa rĩambere.

Haha ndĩrona ng'ombe igĩrĩ cikomete, na mũtumia anyitĩte mwana. Harĩa ũrĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ. Ũrĩmi ũyũ wa mahiũ, arĩmi nĩmakoretwo makĩũrĩma nĩgũkorwo nĩmarakorwo makĩgunĩka na iria ona kwendia ng'ombe ciĩ ta nyama, na gũkorwo magĩteithĩka. Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ nĩgũkorwo ũndũ ũyũ ndũkoragwo mĩnoga mĩingĩ. No ũkorwo ona ũgĩcitwara rũru, kana ugĩciohera thĩini wa gicehũ.

Haha haroneka mũthuri anyitĩte matunda mana thĩinĩ wa njara, matunda maya, nĩmakoragwo makĩrĩo mũno nĩ andũ, mũno ta arĩa akwambatia thakame, marĩa matunda maya, nĩmakoragwo makĩmateithia thĩinĩ wa mwĩrĩ, na matunda maya wa wa marĩma, matikoragwo mĩrĩmĩre mĩritũ, nĩũndũ magwĩtĩkĩra, nĩmakoragwo makĩagĩra thĩinĩ wa mũgũnda, na magakorwo magĩciara mũno matunda maya. Na matunda maya onawatwara thoko, nĩmakoretwo mena mbeca mũno.

Wona ũndũ ũyũ ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica, ndeciria ũrĩa ndĩrona andũ magĩbanga nyeni ciao kana mboga ciao, nĩgetha makorwo magĩtwara marigiti, kũrĩa mathiaga kwendia, magakorwo makĩona mbeca, na ironeka imwe citangĩkĩte thĩ, nĩgũkorwo nĩcironeka taciuma nyingĩ, nĩgũbangwo irabangwo igĩkĩragwo thĩinĩ wa kirĩti, nĩgetha ihote gũkorwo igĩthiĩ kwendio marigiti.

Harĩ bata gũĩka ũndũ ũyũ tondũ ũndũ nĩ ũkoragwo ũgĩthingatithia mũno ũtheru, rĩrĩa waita gĩko ta haha nĩ ũkoragwo ũgĩthingatithia ũtheru. Harĩ bata mũno gũĩka ũndũ ũyũ nĩguo ona mahuti maya nĩ ũthiaga ũkenja mũtaro haha ũgakorwo ũkĩmacokanĩrĩria hau, magakorwo magĩtuĩka thumu, magakorwo makĩhũthĩka ta thumu na ũgakorwo ũkĩeheria gĩko thĩiniĩ wa nja nĩ getha ũkorwo ũgĩthingatithia ũtheru.

Mbicainĩ ĩno haroneka nĩ mũthuri arathondekania neti. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩini rũrĩrĩ rwakwa nĩ gũkorwo arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire ũrĩithia ũyũ wa thamaki, na magakorwo makĩgunĩka mũno nacio, nĩ gũkorwo nĩmakoragwo magĩcitwara thoko makendia makona mbeca, ona magakorwo magĩcirĩa cirĩ ta mboga, makarĩanĩria na kĩndũ ta ngima. Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ta ũyũ nĩgũkorwo ũndũ ũyũ nĩukoretwo wĩna kĩguni mũno.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona tũtarũ tũingĩ twĩhaha mwena-inĩ. Maũndũ marĩa mangenagia, nĩkuona tũtarũ tũtũ, atĩ nĩtuo tũkoragwo tũkĩhũthĩka, rĩrĩa andũ makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa tũtarũ tũtũ, makoragwo magĩthiĩ kũrĩa iria-inĩ, magakorwo magĩthiĩ gũtega thamaki, nĩgetha ikorwo ikĩmaguna na kĩbiacara, magathiĩ makendia makona mbeca, ona magakorwo makĩnyita, magakorwo magĩthiĩ kũruga nacio makarĩa na ngima.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũĩngĩ twa mũenainĩ tũroneka tarĩ hĩndĩ twarĩkia kũrũta wĩra watwo thĩinĩ wa mbica ĩno ngacoka ngona iria kũrĩa makorageo makĩhũthĩra tũtarũ tũtũ magathi kũrĩa iria inĩ magakorwo magĩthi kũnnyĩta natwo thamaki nĩgetha makorwo makĩhota gũthiĩ kwendia thĩinĩ wa thoko mone mbeca thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũtarũ tũtarũ tũtũ nĩtũkoragwo ona tũkĩhũthĩrwo nĩ arĩmi aya.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, arĩmi matikoretwo mawĩkĩrĩire igũrũ, nĩgũkorwo arĩmi, makoretwo makĩrĩma thamaki nene, nĩgũkorwo icio nĩcio cikoragwo cigĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩtondũ makoragwo makĩenja ndemu, kana ithima, magakorwo makĩrerera thamaki hau. Thamaki ici, tũtũ arĩ nĩtũrĩa tũnini, cionekaga kũndũ kũnene, ota kũrĩa iria-inĩ, kũrĩa andũ makoragwo magĩthiĩ magacinyita, magoka makomithia ũũ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩgũkorwo kĩonekaga kũndũ kũnene ta kũu kũrĩa kwĩna iria, kũrĩa andũ makoragwo magĩthiĩ kũnyita thamaki nakĩo. Mahũthagĩra neti gũthiĩ kũnyita thamaki. Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga mũno gwitũ gĩcigo-inĩ gitũ, nĩgũkorwo gwĩtũ, arĩmi makoragwo menjete ithima kana ndemu, magakorwo magĩkũrĩria thamakia ciao ho, kũrĩa matakoragwo magĩbatara kĩndũ ta gĩkĩ.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩũrĩa nyonaga nĩ nyũmba ici, andũ nĩmakoragwo makĩhithia indo ciao thĩiniĩ wa nyũmba ĩno, irĩa matarahũthĩra, makoragwo makĩiga gũkũ thĩiniĩ wa nyũmba ĩno magakorwo makĩmĩhũthĩra ĩta thitoo, nĩgetha makorwo makĩgunĩka nacio nahau gabere, nĩgũkorwo magĩciga wega, nĩgetha makorwo macimenyereire, na makorwo macigĩte wega thĩiniĩ wa nyũmba ĩno.

Ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩgũkorũo arĩmi nĩmakoretũo mawĩkĩrĩire mũno, kũrĩa marakorũo makĩrĩithia, ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ, arĩmi nĩmakoretũo makĩrĩma ngũkũ, na ngũkũ nĩikoretũo ciĩna kĩguni mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorũo andũ nĩmakoretũo makĩrĩma ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ, he bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ ndĩrona mbicainĩ ĩno, kũrĩa nĩ ndawa arahe ngũkũ, nĩgetha ndĩgakorwo ĩkĩrũara mĩrimũ ĩrĩa ngũkũ irũaraga.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona andũ erĩ mekĩrĩte tũgoti twa hwaiti, na ũmwe anyitĩte mbaketi, harĩa ahana tarĩ kũhe arahe ngũkũ ici irio. Thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno, ndĩrona ngũkũ nyingĩ, harĩa cicokanĩrĩire handũ hamwe, nĩgetha ikorwo igĩkĩrĩrwo irio, nĩgetha ikorwo ikĩrĩa, cihote gũkorwo ikĩrekia matumbĩ, matumbĩ marĩa andũ aya makoragwo makĩũngania, magacoka magatwara thoko, magakorwo makĩona mbeca.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, haha mbica-inĩ ĩno ndĩrona ndĩrona njui, ngacoka ngona andũ erĩ, arĩa mahana tarĩ gũcirora maracirora, magĩciĩtaga, nĩgetha makorwo magĩcithũrima, ona magĩcirora. Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩũndũ ũndũ ũyũ nũkoretwo wĩna kĩguni mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ. Arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩithia ũrĩmi wa ngũkũ, namagakorwo makĩgunĩka nacio, harĩa marakorwo makĩendia matumbĩ, kana magaciendia ciĩta nyama.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwaka andũ nĩmakoragwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ.Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ arũgamĩte agĩcirora, agĩcithigana ahana tarĩ gũcithũrima aracithũrima. Na nĩironeka nĩ ngũkũ nyingĩ mũno athondekeire. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩmakoragwo magĩaka kĩaga kũrĩa makoragwo makĩrĩithĩria ngũkũ ciao kĩagainĩ na magakorwo makĩire nyumba ya gũkoma ya igũrũ na thĩ.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno gwĩka, bata nĩ ũkorwo wĩ na njui ciaku, ũkorwo ũcithondekeire nyũmba wega, kũrĩa ũkoragwo ũgĩcirĩithĩria, na ũgakorwo ũgĩcihũnia irio, na ĩgagĩkorwo ikĩhona ona igakorwo igĩthakara na ikĩagĩra, na ũgakorwo ũgĩcihe maaĩ, ũgacoka ũgakorwo ũgĩcirora kaingĩ kaingĩ kũrĩa ũkoragwo ũgĩcihe ndawa ũgakoretwo ũhetwo nĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ agakorwo agũtarĩirie ũrĩa ũgũcihe ndawa ĩyo, nĩgetha ikorwo ikĩagĩra.

Ũndũ ũyũ nĩ ũbataraga ũkorwo wĩna ũmenyo wa ũrĩa ũreka, nĩgetha rĩrĩa wakinya nĩkũrĩithia ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ, ũgakorwo ũkĩmenya ũrĩa ũreka, ũgakorwo ũcicokanĩrĩirie ona ũgakorwo ũgĩcirora hĩndĩ na hĩndĩ, nĩgũkorwo ngũkũ ici nĩikoragwo ikĩrwara, na ũgakorwo ũkĩmenya nginya nĩrĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩcihe ndawa. Na rĩrĩa ngũkũ ciakorwo imwe ikĩrĩa matumbĩ, nĩikoragwo ikĩnyitwo, igakorwo ikĩrengwo mũkanye, nĩgetha itigakorwo igĩkanya kanya matumbĩ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno nĩ andũ, kũrĩa andũ makoragwo makomithĩrĩirie ngũkũ matumbĩ, agakorwo athondekeire handũ wega na no akorwo akĩhũthĩra kĩrai gĩkũrũ kĩrĩa atarahũthĩra, akaiga nyeki, agacoka agathondekera ngũkũ akaigĩra matumbi, ĩgakorwo ĩgĩkomerera matumbĩ macio, nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtũra tũcui , tũcui tũrĩa mũndũ akoragwo akĩrĩithia , nĩgetha ituĩke ngũkũ ngima.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kũrĩa thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩ makoretwo makĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ, kũrĩa irakorwo ikĩmaguna, magakorwo makĩũngania matumbĩ, matumbĩ macio magakorwo magĩtwara thĩiniĩ wa thoko, magakorwo ona magĩciendia ciĩ ta nyama, makona mbeca. Magakorwo makĩgunĩka mũno. Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ gũkorwo ona nginya rĩrĩa ciarekia matumbĩ macio, nĩ ũkoragwo ona ũkĩrĩa, ũgakorwo ũgici magĩgũteithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno nĩgĩkoretwo kĩna kĩguni mũno, nĩũndũ wa mĩtũrĩre itũ ya omũthenya omũthenya, rĩrĩa twĩna iruga, ona kana rĩrĩa wĩna ũraharĩria irio gwaku, nĩũkoragwo ũkĩongerera kĩndũ gĩkĩ, kũrĩa gĩkoragwo gĩkĩongerera cama mũno irio-inĩ, irio igakorwo ciĩna cama mũno, naigakorwo ikĩnunga wega, ona igakorwo ikĩendeka nĩ andũ, andũ magakorwo makĩrĩa, makaiguacirĩ thaka.

Kĩndũ gĩkĩ mĩharĩrĩrie yakĩo, nĩũkorwo wambĩte gũkorwo ũciharĩirie kando, ũgakorwo ũkĩamba gũcigĩrĩra, ikahĩa hĩa. Ciakorwo ikĩhĩa hĩa thutha wa ndagĩka nini, ũgatinangia gĩtũngũrũ, ũgakorwo ũgĩgĩkaranga na tũmaguta. Kĩarĩkia kũhĩa gĩtũngũrũ gĩaku, ũgakorwo ũkĩonoreria nyama ĩno ho, harĩa wĩkĩraga nyanya, ũgacoka ũgekĩra indo ta ndania kana hoho, ona kana caumu, kana ũgakorwo ũgĩkĩra nginya njinja nĩgetha ikorwo ciĩna cama mũno makĩria.

Irio ta ici itirĩ mĩharĩrĩrie mĩritũ. Bata nĩ ũkorwo wĩ na mũtu waku wa ngano, ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩra mũtu waku, no ũhũthĩre maaĩ mahehu kana mahiũ, ũgakorwo ũgĩkĩra mũtu waku ho, ũgakorwo ũgĩkima mũtu ũyũ. Mũtu ũyũ warĩkia kwĩguana, nĩ ũrutaga ũkambia gũkorwo ũgĩthondeka ũũ, ũgakorwo ũkĩongerera maguta, nĩgetha itigakorwo ikĩũma nĩgetha ona ikorwo ciĩ hũthũ na ikorwo ikĩrĩka. Nĩ ũkoragwo ũgĩkanda mũtu, ũgakorwo ũkĩigĩrĩra thĩiniĩ wa rũgĩo, ũkanjia kũruga chapo ciaku.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrie mĩritũ, bata nĩ ũkorwo ũthambĩtie wega, ũgakorwo ũgĩcitinangĩria handũ kando, rĩrĩa warĩkia gũtinangia nĩ ũkoragwo ũgĩciĩkĩra macini-inĩ, macini-inĩ ĩrĩa ya gũthĩa matunda, ĩrĩa ũkoragwo ũgĩthondeka nayo njuici, ũgakorwo ũgĩkĩra indo ici ho, ũgakorwo ũgĩthĩa njuici ĩno, njuici ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria andũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, magakorwo mena ũgima mwega wa mĩrĩ na afya njega.

Irio ici ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica ĩno, bata nĩ ũkorwo wĩna matumbĩ maku, kũrĩa ũkoragwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa maaĩ, wakorwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa maaĩ, ũgakia mwaki waku kana jiko ũgakorwo ũkĩmatherũkĩria ho. Na marĩkia gũtherũka nĩ ũringaringaga na gĩciko, ũkarora kana nĩ iheu harĩa rĩonekaga rĩakua hanini ũkamenya atĩ nĩihĩu. Ũgacoka ũgakorwo ũkĩrĩruta, ũgakorwo ũkĩruta makorogoca maya o kahora o kahora, ũgakorwo ũkĩiga matumbĩ maku thĩinĩ wa thani kana mbakũri, ũgekĩra cumbĩ ũkarĩa.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, haroneka tarĩ mũndũ unyitĩte irio thĩinĩ wa thani ĩno, ta nyama, na harĩa hana tarĩ kwenda arenda gũkorwo akĩhiuhia akihũthĩra machini ĩno, machini nĩkoragwo ĩkĩhiũhia irio na ihenya, nĩgũkorwo nĩkũringana na mithetere ĩrĩa ugũkorwo ũthetete, either noũkorwo ũthetete ndagĩka fifteen igakorwo ikĩhiuha ihenya gũkĩra ũkĩhiuhia na gas, kũrĩa gas nonginya wakie ukorwo ũkĩgĩrĩra na igakorwo igĩikara ingĩkahiuha.

Ũkoragwo ũtherũkĩtie maĩ maku kando na marĩkia kũtheroka ũgekĩra mũtu waku ũkaruga ngima, warĩkia kũruga ngima yahĩa ũgakorwo ũkĩthi ũgakorwo ũrutĩte thamaki ĩno nyama cia nda iria itangĩrĩo ikĩrĩo ,ũgakorwo ũrutĩte irĩa itarĩagwo warĩkia kũmĩharĩria nĩugũ ũkamĩthambia, ũgekĩra thĩini wa maguta, yarĩkia kũhĩa ,ũkoragwo ũkĩihura na nyeni ciaku kando na kachumbari na ũgakorwo ũkĩrĩa ngima yaku.

Haha haroneka ta arĩ andũ mauma kũndũ sherehe, kũndũ megũthiĩte gũkũngũĩra kĩndũ, maroneka tarĩ hĩndĩ maraihũrĩrwo irio makĩheagwo nĩgetha makorwo makĩrĩa, kũrĩa andũ makoragwo makĩrĩanĩra irio hamwe, nĩgũkoragwo ciĩna cama mũno nĩgũkorwo makĩrĩanĩra hamwe marĩ andũ aingĩ. Haha haroneka tarĩ kĩndũ megũkũngũyagĩra, na thutha wa gũkũngũĩra makorwo makĩihũrĩrwo irio. Irio ici maroneka tarĩ kũrĩa mararĩa, nĩgetha makorwo makĩhũna.

Haha ndĩrona tarĩ mũtumia aikaire thĩ agĩkera nyeni, na haha nĩaigĩte nyanya, harĩa ahana tarĩ thoko arĩ, akĩendia indo ici. Rita rĩakwa rĩambere ndekire ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩwanogirie mũno, ona ngĩkorwo ngĩtema, nĩgũkorwo ndũngĩkorwo ũgĩkera na kahiũ gatuhu, kana kahiũ gatarakera kĩndũ, nĩgũkorwo kendagwo kahiũ kogĩ, karĩa karahota gũkera nyeni ta ici, nyeni njeke, nĩgetha ona ikorwo ikĩrugĩka.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩ ĩroneka ta kũrĩ andũ ta rĩ kũrĩa mararĩa makenete, kũrĩa mahana ta rĩ kĩndũ mararĩanĩra ũmwe anyitĩte nyama, harĩa arakorwo akĩrĩa maroneka ta rĩ kĩndũ mararĩa makenanĩirĩ hamwe ta rĩ kũndũ mauma sherehe, kana kũndũ kũma na iruga, kana kĩndũ magũngũngũĩgĩra makorwo magĩkĩrĩrwo irio nĩgetha makorwo makĩrĩanĩra hamwe. Maroneka makenete mũno magĩcirĩa nĩ gũkorwo nĩ makorwo makĩrĩa na makĩigwa wega mahũna.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ ngũkũ, harĩa nyama cia ngũkũ, mũndũ nĩakoragwo agĩthĩnja ngũkũ, akaruta nyama cia nda iria itangĩrĩo ta kagaingio ,waciruta ũgagĩkorwo ũkĩthambia ngũkũ yaku, harĩa warĩkia kũthambia ngũkũ yaku, nĩũthiaga ũkamĩhĩhia, ũgakorwo ũgĩikĩra makara, either noũkorwo ũkĩmĩiga thĩinĩ wa gĩtara ũkorwo ũkĩmĩhĩhia na makara kana ũkorwo ũkĩmĩkaranga kũrĩ andũ makoragwa magĩkaranga na itũngũrũ na nyanya kana nyama makĩrĩa ũgu.

Haha ndĩrona mũndũ, mũndũ ũyũ aroneka tarĩ kũnora aranora kahiũ, akĩhiũragia kanyamũ gaka. Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo wĩna mĩnoga mĩũru tondũ nonginya akorwo akĩhiũria nĩgetha kahiũ gakorwo gakĩnoreka. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuona matukũ-inĩ macio mokĩte, nĩ tekinorojĩ ũrĩa ĩngĩkorwo ingĩrĩte ĩyo ya igũrũ, maũndũ maya nomakorwo makĩhũtha hũtha mũno, na mũndũ ta ũyũ akorwo akĩhũtha hũthĩrwo nĩ maũndũ maya, agakorwo nokũigĩrĩra kahiũ, gagathiĩ kanoretwo.

Ũngĩkorwo wĩna waru ciaku mũndũ nĩakoragwo agĩthitha, no ũkorwo ũgĩtukania na mũrenge. Warĩkia gũcithitha ũgacithambia wega ũgekĩra thaburiainĩ, no ũkorwo ũgĩkaranga ona kana ũciigĩrĩre ũguo cikorwo cirĩ cia gũtherũkio ũkorwo ũgĩkĩra maaĩ na gacumbĩ. Ciarĩkia kũhĩa wekĩra nyeni ciaku na gĩtheri ho ciarĩkia kũhĩa nĩũkoragwo ũgĩkima ũũ. Ũgakorwo ũgĩkima ciakimĩka ũgakorwo ũrĩ ta mũkimo no ũkorwo ũthondekeire kachumbari kando ũkorwo ũkĩrĩyanĩria naguo.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona ngima, ngacoka ngona nyama cigĩtwo haha. Nyama ici nĩikoragwo na cama mũno tondũ nĩcikoragwo cirĩ cia kũhĩhio. Cikoragwo cirĩ cia mbũri kũrĩa andũ makoragwo makĩhĩhia. Marĩkia kũhĩhia thĩinĩ wa gĩtara kĩu, andũ nĩmakoragwo makĩihũrĩrwo na ngima kando. Magakorwo makĩrĩyanĩria ngima na nyama ici na ikoragwo ciĩna cama mũno nĩgũkorwo no ũkorwo ũkĩrĩyanĩria na kĩndũ ta mũkimo, ona mũkimo nĩũkoragwo wĩ cama mũno ũkĩrĩyanĩria nacio.

Nĩgetha ũkorwo ũkĩharĩria kĩndũ gĩkĩ, ũbatiĩ nĩ gũkorwo wĩ na mũtũ wa ngano, kũrĩa ũkoragwo ũgĩĩkĩra mũtũ waku wa ngano, ũgakorwo ũgĩkurugucania na warĩkia kũiguana warekania, ũgakorwo ũgĩĩkĩra iria, ũgakorwo ũkĩongerera iria ona kana matumbĩ. Warĩkia kũhũra mũtu waku nĩ ũkoragwo ũkiharĩria kĩndũ gĩkĩ, ũgakorwo ũgĩkĩra thĩiniĩ wa rũgĩo, harĩa ũkoragwo ũkĩaragania nginya gĩgatuĩka gĩa gathiũrũrĩ, na warĩkia gũthondeka ũguo ũkarĩa, ũkarĩanĩria na cai.

Ũkoragũo ũgĩkĩra maĩ, ũgacoka ũgekĩra spaghetti ciaku, ciarĩkia gũtherũka, nĩũkoragũo ũgĩcioya itigakorũo, ũgakorũo ũnyihanyihĩtie mwaki, nĩgetha rĩrĩa waigĩrĩra, itigakorũo ikĩhĩa mũno inyitane. Ciarĩkia kũhĩa, ciarĩkia gũtherũka, nĩũcirutaga ũkaiga thĩ, ũkareka ciambe cihorahore, ũgakorũo ũgĩthambia na maĩ mahehu, ũgakorũo ũgĩciongerera maĩ mahehu, nĩgetha waciruta kũu maĩinĩ, citigakorũo cinyitanĩte, ũgacoka ũgakaranga gĩtũngũrũ gĩaku kando, na maguta ũgakorũo ũgĩcikaranga nĩgũkorũo ciahĩa, cikoragũo cina cama mũno.

Irio ici itire mĩrĩre mĩingĩ, nĩgũkorwo warĩa irio ici, marĩa nĩ harĩa nĩ matunda maya nĩũkoragwo ono ũgĩcirĩa cirĩ ũũ cirĩ theri, kana ona ũgakorwo ũgĩcitinangia tũnini tũnini, harĩa ũtinangagĩria thĩi-inĩ wa kabakũri, ũgacoka ũgakorwo ũtukanĩtie na matunda mĩthemba mĩingĩ, ũgakorwo ũkĩrĩanĩria hamwe, ona kana ũgakorwo ũtinangĩtie tũnini tũnini, harĩa ũkoragwo ũgĩkĩra macini-inĩ ĩrĩa ya gũthĩya, ũgathĩya cigakorwo cirĩ juice.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona irio iharĩirio irĩ thaka mũno, harĩa rĩ nĩ thamaki. Thamaki nĩũkoragwo ũkĩruta nyama cia nda, warĩkia kũruta nyama cia nda, ũgakorwo ũgĩkũrũta, warĩkia gũkũrũta, ũgakorwo ũgĩcithambia, no ũkorwo ũkĩmĩikia thĩiniĩ wa maguta, kũrĩa ũkoragwo ũkĩhĩhia na magũta matheri, nyarikia kũhĩa ũkaruta, o na kana ũkorwo ũgĩkaranga ta ici, ũrĩa ũkarangaga gĩtũngũrũ gĩaku na nyanya. Warĩkia gũkaranga gĩtũngũrũ gĩaku na nyanya, ũgakorwo ũgĩkĩra thamaki ciaku ho, igakorwo ikĩhĩa na gũgakorwo ũkĩrĩyanĩria na ngima.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũindo tũthondeketwo twega tarĩ juice kũrĩa ũkoragwo ũkorwo na matunda, noũkorwo wĩna maembe kana makorobia kana macungwa, kana ona berry ta ici, kũrĩa ũtinangagia tũnini tũnini, warĩkia gũkorwo ũtinangĩirie handũ kando, nĩũkoragwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa macini-inĩ ĩno ya gũthĩa, kũrĩa ũkoragwo ũgĩthĩa na macini ĩno ya gũthĩa juice, warĩkia gũthĩa ũgakorwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa ngirathi nĩgetha ũkorwo ũkĩmĩnyua.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona taarĩ thubu ũthondeketwo, harĩa ũbatie gũkorwo wĩna karati, nyanya, dania, hoho, itũngũrũ cia mahuti na itũngũrũ cia ngwacĩ, na itũngũrũ ici cia saumu. Ũgakorwo ũgĩtinangia tũnini tũnini. Warĩkia gũkorwo ũgĩtinangia tũnini tũnini indo ciothe, waharĩria, ũgakorwo ũkĩigĩrĩra thĩinĩ wa riko. Ũgakorwo ũkĩigĩrĩra thaburia, ũgekĩra gĩtungũrũ na indo ciaku ciothe. Warĩkia gũkaranga ũgakorwo ũgĩkĩra maaĩ.

Bata nĩ ũkorwo wĩna waru, no ũhũthĩre ona waru kũrĩa mũndũ athithaga waru. Ũgakorwo ũgĩcitherũkia, ciarĩkia gũtherũka na ciahĩahĩa nĩũkoragwo ũgĩcitinangia ũrĩa ũkwenda, ũgakorwo ũkorogeire mũtũ waku kando. Nĩũkoragwo ũkorogete mũtu wa ngano, ũgekĩra matumbĩ okorwo nĩũrenda gũĩkĩra matumbĩ na no wĩkĩre nginya ndania. Kūrĩa warĩkia gūĩka ūguo ūkoragwo ūgĩtobokia waru icio kūu mūtu-inĩ ūcio ūgakorwo ūgĩcikia thiinĩ wa maguta igakorwo ĩkĩhĩa.

Bata nĩũkorwo wĩna mũcere waku, ũgakorwo ũthambĩtie mũcere waku ũkaiga kando, warĩkia gũthambia mũcere ũcio waku, nĩũkoragwo ũkĩigĩrĩra nyama ĩno, harĩa warĩkia kũigĩrĩra nyama ĩno yahĩa hĩa, nĩũkoragwo ũgĩkaranga gĩtũngũrũ gĩaku, warĩkia gũkaranga kĩahĩa, nĩũkoragwo ũgĩkĩra njinja na indo ta icio caumu, warĩkia gwĩkĩra, ũgekĩra nyama yaku, yarĩkia kũhĩa hĩa hanini ũgacoka ũgekĩra mũcere, wekĩra mũcere ũgathima maaĩ kũringana na mũcere ũrĩa ũgũthimĩte, ũgacoka ũkareka ihĩe.

Bata nĩ ũkorwo ũcithambĩtie wega. Warĩkia gũthambia, nĩũkoragwo ũgĩtinangia gĩtũngũrũ thĩiniĩ wa thaburia. Gĩtũngũrũ kĩu gĩaku watinangia, ũgakorwo ũtinangĩirie nyanya ciaku kando kana, kana ndania kana hoho. Kĩarĩkia kũhĩa gĩtũngũrũ, ũgakorwo ũgĩkĩra indo icio ho, ũgakorwo ũgĩkaranga, warĩkia gũkaranga, nĩũkoragwo ũkĩongerera onokorwo nĩ tũmaĩ kũringana na ũrĩa ũrenda ikĩhĩa ihana.

Bata nĩũkorwo wĩna mũtu waku wa ngano, na ndimũ na matumbĩ. Kana cokorĩti, na mburumbandi. Harĩa ũkoragwo ũgĩkima kima mburumbandi yaku kando, ona cukari. Warĩkia gũkima kima, nĩũkoragwo ũgĩthondeka cokorĩti ĩyo, nginya ĩtuĩke yakũrekania, ndĩgakorwo ĩkĩnyitana, kana ĩna tũmaimbĩro. Warĩkia gwĩka ũguo, nĩũkoragwo ũgĩkĩra mũtu waku, thĩinĩ wa matumbĩ. Wekĩra mũtu waku na matumbĩ, ũgakorwo ũgĩkorogocania nginya ũkarekania. Ũgacoka ũgakorwo ũgĩitĩrĩra, harĩa ũthiaga witĩrĩirie kanini kanini, ũgacoka ũgaikia thĩinĩ wa macini-inĩ ĩno.

Irio ici citirĩ mĩharĩrie mĩingĩ, nĩgũkorwo ũhũragĩra itumbĩ rĩaku kando, warĩkia kũhũrĩra itumbĩ rĩaku thĩiniĩ wa bakũri, ũgakorwo ũgĩkĩra gacumbĩ, ũgakorogocania, ũgacoka ũkaigĩrĩra rũgĩyo rwaku kana pan, warikia kũigĩrĩra, ũgakorwo ũgĩkĩra maguta, harĩa wekĩra magũta ũgakorwo ũgĩitĩrĩra itumbĩ rĩaku, ũkareka rĩhĩe, rĩarĩkia kũhĩa, nĩũkoragwo ũkĩrĩa na no ũkorwo ũkĩrĩnyanĩria na cai waku kĩroko.

Irio ici itionekaga mũno kaingĩ nĩgũkorwo athũngũ nĩo mendete kũrĩa indo ta ici, kũrĩa makoragwo makĩniarithia indo ta ici ta itũngũrũ, na magakorwo makĩniarithia indo ta nyanya, na mboga ici ingĩ iria cikoragwo cirĩ cia tũmahuti tũrĩa tũceke, kũrĩa makoragwo makĩniarithia thĩinĩ wa maguta, marĩkia kũihũra thĩinĩ wa maguta, nĩmakoragwo magĩcihũra, magakorwo makĩrĩa, magakorwo makĩigua ciĩna cama mũno, nĩgũkorwo mendete irio mũthemba ũyũ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona maguta maingĩ mũno. Maguta mĩthemba mĩingĩ na haria mũndũ anyitĩte akĩrigwo maguta marĩa ekũgũra. Kana akũgũra maya kana marĩa. Maguta maya nĩmateithĩrĩirie mũno mĩtũrĩreinĩ itũ ya o mũthenya o mũthenya . Nĩgũkorwo irio itingĩrugĩka itarĩ na maguta itingĩkorwo ciĩ na cama. Maguta maya nonginya makorwo makĩhũthĩka kũruga mamburainĩ nginya rĩrĩa andũ mararuga indo ta cabaci kana ta nyama kana irugainĩ nonginya makorwo mahũthĩre maguta.

Bata nĩũkorwo wĩ na waru ciaku kũrĩa ũkoragwo ũkĩũnũra waru, warĩkia gũciũnũra, nĩũthiaga ugacithambia. Warĩkia gũthambia ukaigĩrĩra thĩini wa thaburia, ũgeterera ihĩe. Ciarĩkia kũhĩa, ciatherũka ciahĩa na cumbĩ, nĩũkoragwo ũgĩcikima ũũ, kũrĩa ũthiaga ũgakima thĩ-inĩ wa mbakũri yaku kana kanyũngũ. Warĩkia gũkima ũũ, nĩũkũragwo ũkĩongerera indo ingĩ, kũringana na ũrĩa ũrenda cikorwo cikĩhana, na no ũkorwo no ũgĩcithondeka na kĩndũ kĩngĩ nĩ getha ũkorwo ũkĩrĩa.

Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo ũndũ ũyũ nĩũkoretwo wĩna kĩguni mũno kũrĩ arĩmi. Ũrĩithia ũyũ wa ngũrwe, andũ nĩmakoretwo makĩrĩithia ngũrwe ici, magakorwo makĩgunĩka mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa marĩithia ngũrwe ici, nĩmathiaga magaciendia ciĩta nyama, igakorwo ikĩrĩo nyama, na nyama cia ngũrwe nĩikoragwo igĩtaithia andũ thĩinĩ wa mwĩrĩ harĩa andũ makoretwo magunĩkĩte na ũrĩithia ũyũ wa ngũrwe. He bata mũnene mũno gũkorwo makĩrĩthia ngũrũwe, nĩgũkorwo ona citikoragwo wĩra mũingĩ kana mũritũ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo na gĩkorwo ũgĩikia thĩiniĩ wa burinji, kũrĩa gĩkoragwo nĩgetha gĩtigakorwo gĩgĩthũka, andũ maikagia thĩiniĩ wa burinji, gĩkorwo gĩkĩigwo kũu gĩtigakorwo gĩgĩthũka, kĩrĩa ũrarĩa ũgakorwo ũkĩruta na ũgakorwo ũkĩruga, nĩgetha warĩkia kũruga ũgakorwo ũkĩrĩa na nĩcikoragwo cirĩ irio ciĩna cama mũno, nĩgũkorwo andũ nĩmakoragwo makĩgagũra nginya kĩroko, kũrĩa makoragwo makĩrĩanĩria na caai, magakorwo makĩigua wega thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩrona mũndũ arũgamĩte haha, na kũrĩa kwĩna ngombe irũgamĩte, kũrĩa ahana tarĩ kũrora ararora mahiũ make, na wĩra ũrĩa arũtĩte mũnene nĩ ũroneka tarĩ ũrĩithia wa ngombe nyingĩ, andũ makoragwo makĩrĩithia ngombe ciao, magakorwo magĩcihingĩra thĩiniĩ wa gĩcegũ , na kieni kĩariĩ , kũrĩa ikorwagwo ikĩrĩithio ikahota gũkorwo ikĩmathĩra, ũrĩithia ũyũ wa ngombe ũkoretwo wĩna kĩguni mũno harĩ arĩmi, nĩgũkorwo marakorwo makĩgunĩka na iria, magakorwo makĩnyua na makendia.

Harĩ bata mũno mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo rĩrĩa weka ũndũ ũyũ, nĩũgiragĩrĩria matumbĩ matigakue, nĩgũkorwo matumbĩ maya, rĩrĩkũgwa hanini nĩrĩkoragwo rĩgĩkua, na nĩũkoragwo mũndũ agĩthiĩ hathara nĩgũkorwo matumbĩ nĩmakoragwo magĩkua naihenya, harĩ bata mũnene mũno gũkorwo ũkĩmabanga ũũ, na ũgakorwo ũkĩmekĩra haha thĩinĩ wa mbokci ta ici, ũgakorwo ũkĩhumbĩra wega, nĩgetha ũkorwo ũkĩmenyerera matigakue.

Hihi ũrĩa ndona ho nĩ wũigithia. Andũ nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩigithia mbeca ciao thiĩniĩ wa bengi, nĩgetha makorwo makimenyerera ona makirĩra rũciũ rwao. Niĩ ndona ũ kĩrĩa gĩukaga meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩa andũ mabatiĩ gũkorwo makĩnyerera mbeca ciao na magĩkorwo makĩigithia kwa wũingĩ, nĩgetha mahote gũkorwo makĩrĩra rũciũ rwao, nĩgetha mahote gũkorwo matagũtangĩka maica-inĩ mokĩte. Makahota gũkorwo makĩigithia kwa wũingĩ.

Rĩrĩa ndona ũũ, nĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona haha, nĩ mbũri cironekana tarĩ kũhũrwo cirahũrwo, cigakorwo cigĩkĩrwo thĩiniĩ wa ngari, nĩgetha ihote gũkorwo igĩtwarwo kũndũ kũngĩ, kũrĩa ikũhota gũthiĩ kũrĩithĩrio, nĩgetha cikorwo ciki thiĩ ona kwĩharĩra thĩiniĩ wa kana rũru cikorwo ikĩhũna, rĩrĩa ndona mbica ta ĩno , nĩkuona nĩ mbũri ciratwaro kuma kũndũ cigatwaro kũndũ kũngĩ.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ rĩrĩa andũ makorwo makĩrĩma indo ciao nĩ makoragwo makĩgetha kuma thĩiniĩ wa mũgũnda, na rĩrĩa magetha nĩ makoragwo magĩtwara thĩiniĩ wa thoko, nĩgetha rĩrĩa maciendia makorwo makĩona mbeca na makorwo makĩgunĩka. Na itigakorwo imwe igĩthũka irĩa nyingĩ. Tondũ rĩrĩa andũ magetha indo ciao imwe nĩ cikoragwo cirĩ nyingĩ mũno kũrĩa gũkoragwo no cithũke, nĩkĩo makoragwo magĩcitwara thiĩniĩ wa thoko, nĩgetha mahote gũkorwo makĩendia, nĩgetha mone mbeca.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno ndĩrona haha thĩiniĩ wa haha mbĩca-inĩ ĩno, rĩrĩa ndona kĩndũ gĩkĩ, nyonaga ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩgacĩrĩria ũtheru thĩiniĩ wa manyũmba maitu. Tũgakorwo tũkĩiga nyũmba citu ciĩ theru, nĩ getha itigakorwo cigĩtharĩkĩrwo nĩ indo ta ici. Indo ta ici ciendete kũndũ kũrĩ na kũrĩa kwĩ na gĩko kana kũndũ kũrĩa gũtarakorwo gũgĩthambio kaingĩ kaingĩ, tũbatiĩ onagũkoragwo ona tũgĩita ndawa, nĩ getha rĩrĩa ciakorwo cikĩingĩha citigakorwo igĩciarana mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ ubataraga ũkorwo na ũmenyo mũingĩ , nĩgetha ũkorwo ũkĩtheti macini ĩno, nĩgetha ũkahota kũmenya nginya rĩrĩa matumbĩ maya matũ marĩkia gũ kinya gũtũrĩka , ũgakorwo nĩ ũbatie ũkĩ eheria tũcui turĩa twakorwo tũkuima thĩiniĩ wa matumbĩ, tũgakorwo ũgĩtuikia thĩiniĩ wa harĩa tũrĩa ũbatiĩ gũthiĩ gũkorwo ũkĩrerera thĩiniĩ wa kiaga, ona harĩa ũthondekeire tũcui tũtũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra macini ta ĩno.

Haha ndĩrona mbica-inĩ ĩno ndĩrona ici tarĩ mbata, ũrĩmi wa mbata andũ nĩmakoretwo mathingatĩtio mũno , nĩgũkorwo mbata nĩ cikoretwo na kĩguni mũno , ona makahota gũciendia ci tarĩ nyama, mbata nĩ ikoragwo na mĩrĩre ingĩ, bata ũkorwo ũgĩcihũnia na ũkorwo ũgĩcituĩra mahuti ta maya igakorwo igĩkĩria na igakorwo igĩkĩhũna, ũrĩmi ũyũ wa mbata nĩ ũkoretwo ũrĩ na kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo arĩmi nĩmekĩrĩire mũno na magakorwo makĩrĩithia mbata.